Nĩguo ũhote kũhũthĩra kompyuta, no nginya ũkorwo ũgĩthiĩ cukuru, ũgathomithio ũrĩa kompyuta ihũthagĩrwo, ona nyingĩ, no nginya ũkorwo na mũtambo ũyũ wa kompyuta nĩguo ũkorwo ũkĩhota gũtuika wa kũhũthĩra. Ũndũ ũngĩ, no nginya gũkorwo na thitima, nĩgũkorwo kompyuta nĩyendaga gwĩkĩrwo mwaki, nĩgetha ũgatuĩka wa kũmĩtũmĩra. ũndũ ũcio ũngĩ, no ngonya ũkorwo na ũndũ ũngĩ wĩtagwo data ona kana wifi nĩgetha ũhote gũcaria indo iia ũrenda thĩiniĩ wa nenda.

Ndeciria ũhoro wa kanitha, nĩ gũkorwo andũ aya maroneka maikarĩte itĩ-inĩ ta iria ikoragwo kanitha-inĩ, ona ningĩ, nĩ maroneka mena kĩnanda kĩrĩa gĩtũmagĩrwo kũina kanitha-inĩ, ona ningĩ, nĩ haroneka hena mũndũ ũnyitĩte kamero akĩmarĩria, ndona ũndũ ũyũ nĩndĩreciria ũrĩa andũ mathiaga kanitha-inĩ, nĩgetha mahoe, na maine, ona ningĩ mathomerwo kiugo o kuo, ũndũ ũcio ũngĩ ndĩreciria, nĩ atĩ ũrĩa gũkoragwo na ciũngano nyingĩ kanitha-inĩ, ona ningĩ imwe ta cia andũ ethĩ, atumia, ona ningĩ athuri, na rĩmwe nĩ matũnganaga, nĩgetha magakorwo na mũcemanio, na ningĩ magakorwo wa gũtuĩka wa kũgoca, ona kũinĩra Ngai, ũndũ ũcio ũngĩ ndĩreciria, nĩ atĩ nĩ atĩ ũrĩa ahũri a kĩnanda, mahũraga inanda wega kanitha-inĩ, na gũgatuĩka gũkorwo gũkĩinĩka wega mũno, ona ningĩ, nĩ ndĩreciria ũrĩa andũ mathiaga kanitha-inĩ, ona ningĩ nĩgetha magatwarĩre Ngai mathĩna mao na makĩmũhoyaga, nĩgetha atuĩke wa kũmateithia.

Haha haroneka hena andũ erĩ, ona ningĩ nĩharoneka hena bunda yohereiro kĩnyamũ gĩakĩo gĩa kũgucia. Nakĩo gĩkari gĩkĩ gĩa bunda ĩno, kĩroneka gĩkuĩte ngũ nyingĩ. Andũ aya maroneka makĩmĩhũra nĩgetha ĩtuĩke ya gũthiĩ na mbere. Ona ningĩ, nĩmaroneka me handũ bara-inĩ kuoguo no makorwo mekumĩte gĩthaka-inĩ gwetha ngũ, ona kana mauma handũ gũcigũra na macitwarĩra mũndũ kana matwara kwao mũciĩ. Ũndũ ũngĩ, bunda ĩno kana bunda ĩno nĩroneka yohetwo na nyorororo nĩgetha ĩkanyitithania ĩkenyitithania na gĩkari gĩkĩ, nĩgetha ĩkahota kũgucia wega. Ũndũ ũcio ũngĩ, andũ aya nĩmaroneka, athuri aya erĩ nĩmaroneka mena tũmĩtĩ twa kũmĩ twa kũhũra bunda ĩno nĩgetha ĩkahota gũthiĩ wega ĩtagũcoka na thutha kana ĩtagũthiĩ njĩra ĩrĩa matareda ĩthiĩ.

Wambere, nĩndĩrenda kũgeria ũrĩmi wa kĩrĩu, wa kũrĩma indo cia kĩrĩu na irio cia kĩrĩu, ona ningĩ nĩndĩrenda kũgeria kũrima irio iria ikũraga na mĩeri mĩnini. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩndĩrenda kũgeria njĩra njerũ cia gũtega maĩ, kwa mũhiano, nĩndĩrenda kũgeria njĩra ya kwenja ithima kũu mũgũnda-inĩ wakwa, nĩgetha ngakoragwo na maĩ maingĩ o hingo ciothe. Ona ningĩ nĩndĩrenda kũgeria ũrĩa ingĩhota gwĩkĩra matangi mũgũnda-inĩ nĩgetha magakorwo ngahotaga kũhũra maĩ irio ciakwa wega. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩndĩrenda kũgeria kwanjia gũtũmĩra kũrĩma gũtũmĩra matinga, tondũ nĩ nĩ matinga nĩ nĩmarĩhotaga nĩmarĩhotithagia ngarĩma na ihenya, ona ningĩ ndigũtinda ngĩandĩka andũ aingĩ a a wĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ ndĩrenda, nĩndĩrenda kũgeria kũiga mahiũ mangĩ maingaingĩ ona ningĩ, ndĩmakĩre wega nĩgetha hote kuonaga magetha maingaingĩ.

Mũgũnda wakwa wa nyeni ningoragwo handĩte nyeni mithemba mĩingĩ mũno kwa mũhiano nĩngoragwo handĩte matharũ namo nĩmo makũraga na mĩeri ĩtatũ ona ningĩ nĩngoragwo handĩte thibinaci okuo ona nĩngĩ materere ona ningĩ managu ũndũ ũngĩ nindĩrageria kũhanda nyeni ingĩ ta mathoroko ona mamarenge nĩgetha cikahota kuingaingĩha . Ũndũ ũngĩ mũgúũda-inĩ ũcio wakwa nĩngoragwo handĩte mboga ona ningĩ ngahanda gĩtũngũrũ nyanya ona tũkarati . Indo ingĩ ndĩrageria thĩinĩ wa mũgũnda ũcio wakwa nĩkũhanda hoho nĩgetha nyone ka nĩigũka wega. Kĩndũ kĩngĩ ndĩrageria nginya kũhanda oho ni kũhanda indo ta ngonjeti ona ningĩ indo ta cucumber.

Maĩ nĩmakoragwo na bata mũno nĩgũkorwo nĩmakoragwo na mahũthĩro maingĩ, koguo ihinda rĩrĩa nguona handũ haratahĩrwo maĩ nĩmenyaga andũ aya marĩ na bata wa gũtũmĩra maĩ maya. Ũndũ ũmwe tũhũthagĩra na maĩ, nĩ kũnyua. Na rĩrĩa mũndũ arĩ mũnyotu angĩnyua maĩ nĩanyotokaga na akaigua arĩ mwega biũ. Ũndũ ũcio ũngĩ tũhũthagĩra maĩ namo, nĩ kũhe mahiũ maitũ. Mahiũ maitũ nĩmanyuaga maĩ maingĩ mũno nĩgetha mĩĩrĩ ya, nĩgetha mĩĩrĩ ya mahiũ maitũ ĩikare ĩrĩ mĩega. Ũndũ ũcio ũngĩ, maĩ nĩmakoragwo na bata mũno nĩgũkorwo, nĩtũmatũmagĩra kũruga ona ningĩ kũhũra nguo, ona ningĩ gwĩthamba. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩtũrĩmaga kũhũthĩra maĩ, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩtũrĩmaga kũhũthĩra maĩ, na nĩkĩo tuona, na nĩguo magetha maitũ magakĩingĩha mũno nginya rĩrĩa mbura ĩrĩ nini. Ũndũ ũcio ũngĩ, maĩ nĩmega nĩgũkorwo nginya nĩtũhotaga gũita handũ ta nja rĩrĩa kwĩna rũkũngũ, nĩgetha rũkũngũ rũu rũgakĩamba gũthirathira.

Gatiba ya Kenya nĩ yathondekire atĩ, nĩ kũrĩkoragwo na thirikari cia matũra na ndona ũndũ ta ũyũ, nĩ ndĩciragia ũrĩa thirikari ici cia matũra ukoretwe igĩteithia andũ, kwa mũhiano thirikari ici cia matũra nĩ ihotete gũkinyĩra andũ wega, ona ningĩ mwathura andũ ma kũrũgamĩrĩra kũu rĩrĩa mathii bunge ici cia kaũntĩ nĩ mathiaga makarĩrĩria maũndũ marĩa maramũgia matũrainĩ manyu, ona ningĩ nĩ mahotaga kũheana mbeca cia gĩthomo kũrĩ arutwo ma matũra mao. Ũndũ ũngĩ nĩ mahotaga gũtetera ihoto cia andũ arĩa mamathurire thĩinĩ wa bunge ĩyo, ona ningĩ magathondeka mawatho ma ũrĩmi nĩgetha arĩmi mahote gũkorwo magĩteithĩka. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mageragia kũona mbeca iria imateithagia gwaka tũbarabara twa kũu icaginĩ nĩgetha tũkoragwo tũtetũthũku mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ thirikari ici cia matũra nĩnjega nĩgũkorwo atongoria nĩ mahotaga kwaranĩria na andũ arĩa mamathurire naihenya.

Ũyũ mũirĩtu etagwo Lupita Nyong'o, na nĩ mwana wa nga ũrĩa ũrĩ mũtongoria wa kauntĩ ya Gĩthumo, na mũthuri ũcio baba wao etagwo professor Anyang' Nyong'o. Na mũirĩtu ũyũ nĩakoretwo agĩtherema mũno, nĩgũkorwo nĩakoretwo agĩthaka thenema mabũrũri-inĩ ma na nja. Nĩakoretwo arĩ na bata mũno nĩgũkorwo nĩaoretwo akĩonia andũ a na nja atĩ, nginya bũrũri ũyũ witũ no ũrute andũ mena taranda mũno. Mũirĩtu ũyũ nĩathakĩte thenema ĩmwe yũĩkaine mũno ĩrĩa ĩtagwo Waka, ĩrĩa ĩtagwo Wakanda kana Black Panther, na nĩageretie mũno, tondũ nĩatũmire nginya bũrũri witũ wa bũrũri witũ ũmenyeke. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩahetwo ngerenwa nyingĩ nginya cia thĩ iria cirakuruhanio na thĩ yothe nĩgũkorwo nĩathakaga thenema wega. Ũndũ ũcio ũngĩ ena bata mũno nĩgũkorwo nĩaratuĩka wa kuonia airĩtu, kana atumia, kana andũ ethĩ othe, atĩ onao mangĩkorwo na taranda no imatware handũ hanene, ona ningĩ no itũme mathereme, na nĩguo agatwĩra na agatuonia tũtigatuĩke a kũhingĩra taranda citũ nĩgũkorwo taranda citũ no itũteithie mũno.

Ndarora mbica ta ĩno, nĩ ndĩreciria ũhoro wa ũthondeki wa ndawa, ona ningĩ, nĩndĩreciria ũhoro ũrĩa ndawa ikinyagĩra andũ mũno mũno mathibitarĩ-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩndĩreciria ũrĩa mũndũ arĩ gũthiĩ thibitarĩ, arĩkia gũthondekwo, akara raini, nĩgetha ahote kwamũkĩra ndawa, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ndĩreciria ũrĩa ndawa ici wamũkĩra, makwandĩkagĩra ũrĩa ũbatiĩ gũcinyua, ona ningĩ magakwandĩkĩra ũbatiĩ kũnyua cigana, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, nĩ ndĩreciria ũrĩa ndawa ici waheyo cigũteithagia kũhona, ona ningĩ, ngeciria ũrĩa makoragwo mabacĩrĩire ũrĩa maraciga, nĩ gũkorwo mangĩgĩciga ũru, no ituĩke wa gũthũka, kana ituĩke wa kwaga kũruta wĩra.

Mbica ĩno ĩronania ta kwĩ handũ thibitarĩ-inĩ kana kanyũmba kana karumu ge thibitarĩ-inĩ, nĩgũkorwo indo iria ndĩrona kũu mĩena-inĩ, nĩ indo iria cionekaga thibitarĩ-inĩ. Ona ningĩ nĩndĩrona ta hena mũndũ ũkomete handũ gatanda-inĩ, ona ningĩ nĩahumbĩrĩtwo. No kũringana na ũrĩa ahumbĩrĩtwo nginya na gĩtambaya gĩkĩ kĩa rangi mwerũ, nĩaroneka ta ahurũkĩte nĩgũkorwo thibitarĩ-inĩ rĩrĩa mũndũ ahurũka, ambaga gũkunĩkwo na gĩtambaya kĩa kĩa rangi mwerũ, ona kana kĩa rangi o wothe, nĩgetha andũ arĩa magũka kũmũtwara kũrĩa mocarĩ, kana kũrĩa kũigagwo andũ arĩa mahurũkĩte, magagĩũka makamuoya makamũtindĩka na gakari nginya o kũu.

Rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, nĩ ndĩciragia ũrĩa kĩũngano gĩkĩ gĩa kũrora igeranio bũrũri-inĩ gĩkaga maũndũ makĩo. Ũndũ wambere ndĩciragia, nĩ ũrĩa gĩkoragwo gĩgĩthondeka igeranio iria igekwo nĩ andũ arĩa mararĩkia kĩrathi gĩa kanana, ona ningĩ kĩrathi gĩa form four. Ũndũ ũcio ũngĩ ndĩreciria nĩ atĩ, nĩ makoragwo magĩetha andũ akũrũgamĩrĩra igaranio icio, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa arutwo aya magũkorwo magĩka igeranio ici, matigakorwo na ũici. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mendaga nginya andũ a kũma a kũmaaka igeranio ici, nĩgetha arutwo aya marĩkia gwĩka igeranio ici, ikamakwo, na makaheo na makaheo maumĩrĩra mao. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ndĩreciria ũrĩa kĩũngano gĩkĩ, kĩthondekaga maumĩrĩra ma andũ othe arĩa marekire igeranio icio bũrũri-inĩ wothe, na magatwĩka wa gũcitangatha bũrũri-inĩ, na makoragwo mekĩte maũndũ mega nĩgũkorwo mabangaga kũringana na ũrĩa wĩkĩte wega mũno, na makamwanĩrĩra marendiũ-inĩ, nĩgetha andũ othe mamamenye. Ũndũ ũngĩ, aya andũ nĩ makoragwo marĩ ega nĩgũkorwo nĩ mathondekaga catĩbĩkĩti cia andũ arĩa marĩkia gwĩka igeranio ta ici, na arĩa matuĩka akũrĩkia irathi cia kanana, ona kĩrathi gĩa sekondary gĩa form four.

Mbica ĩno, ĩronania mũtumia ũmwe, ũrĩ na kana, ona ningĩ nĩ ĩronania ndagĩtarĩ, na ndagĩtarĩ ũyũ aroneka agĩthima kana gaka na gũgathikĩrĩria ngoro yake, ona ningĩ gĩthũri-inĩ. Kũringana na ũrĩa andũ aya mũno mũno mũtumia ũyũ ekĩrĩte, nĩ aroneka nĩ a kũrĩa kwa a mathai, nĩ gũkorwo mathai nĩo mekĩraga nguo ta ici, ona ningĩ, kũringana na harĩa andũ aya marũgamĩte, nĩ maroneka atĩ matirĩ handũ thibitarĩ-inĩ, no ĩndĩ marĩ handũ kamũtitũ-inĩ, kana marĩ handũ kĩharo-inĩ, ũguo nĩ kuonania ndagĩtarĩ aya nĩo mokire kũrĩ andũ aya, nĩgetha mahote kũmarora na kũmateithia, nĩgũkorwo no ũkorwo matingĩhota gũkinya thibitarĩ, nĩgũkorwo ĩrĩ haraihu, ũndũ ũngĩ, nĩ ndĩrona kathandũkũ gathondeketwo na katoni hau mwena-inĩ, gaka gathandũkũ nĩ gakoragwo karĩ kega mũno, nĩ gũkorwo rĩrĩa ndagĩtarĩ arĩkia gũtũmĩra cindano, oyaga akamĩikia haha, nĩgetha nako kaihũra kana gakinyia harĩa hena mũraini ũrĩa mũtune, gagathiĩ gagateyo, na ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ nĩ ũgiragĩrĩria mĩtino mĩingĩ, ĩrĩa ĩngiumana na gũteanga gwa cindano o handũ o hothe.

Haha hena mwana, kana kairĩtu, na nĩ haroneka hena moko mekĩrĩte ngirabu, ona ningĩ, moko maya nĩ maroneka nĩ manyitĩte cindano ĩrĩa ĩratuĩka ya gũtheca kana gaka, ndeto ĩno ĩroneka tarĩ mũndũ ũyũ ũnyitĩte cindano tarĩ ndagĩtarĩ, na nĩ gũkorwo arakorwo agĩtheca kana gaka ndawa, nĩgetha ĩingĩre mũkiha-inĩ.

Ũndũ wambere, no nginya akorwo agĩũka harĩa ũrarutĩra wĩra ũyũ, nĩgetha ahote kũmenya, ũndũ ũcio ũngĩ, no nginya akorwo arĩ na wendo wa kũmenya gũtuma njuĩrĩ, tondũ angĩkorwo ndarĩ na wendo, nĩ hinya mũno amenye ũrĩa ũrenda kũmũthomithia. Ũndũ ũcio ũngĩ, no nginya ũmwonie ũrĩa mũndũ ambaga kũgaya njuĩrĩ, nĩgetha ahote kũmĩtuma, ona ningĩ, no nginya ũmũthomithie indo iria ibatarĩkanaga ciothe, nĩgetha ũhote gũtuma nĩgetha ahote gũkorwo agĩtuma njuĩrĩ, ũndũ ũcio ũngĩ, no nginya ũmwonie ũrĩa mũndũ ahotaga gwĩkĩra njuĩrĩ cia gũtumĩrĩra, na ũrĩa mũndũ abatie gũtheca na gwĩkĩra uthi cindano-inĩ, ũndũ ũcio ũngĩ, angĩkorwo nĩ ũracanũra njuĩrĩ na gĩcanũri kĩrĩa gĩa thitima, no nginya ũmwonie ũrĩa gĩtũmagĩrwo, ona ningĩ ũrĩa abatiĩ kũnyita gĩcanũri, ona ningĩ, ũrĩa abatie kwenjera gĩcanũri kĩrĩa kĩa ũrĩa kĩhana, nĩgetha athiĩ gĩcanũri kĩu kĩngĩ kĩa ũrugarĩ mũingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ no nginya akorwo agĩũka, ũkamũheaga kĩndũ gĩa gũtuma, agathogothania maũndũ make, nginya rĩrĩa akamenya gũtuma.

Ndona mbica ĩno, nĩ ndĩciragia ũrĩa thibitarĩ mũndũ akoragwo agĩkĩrĩrwo ndawa tũcuba-inĩ ta tũtũ, na nĩ twega, nĩ gũkorwo tũtũ ti tatũratathi tũrĩa twekĩragwo ndawa tene, nĩ gũkorwo tũtũ ona tũngĩitĩkĩrwo nĩ maĩ tũtingĩthũka, ona ningĩ, nĩgũkorwo nĩgũkorwo nĩ ikoragwo na gĩkunĩko ta gĩkĩ kĩega, nĩ ihotaga kũgirĩrĩria maĩ kana gĩko kũingĩra naihenya, ona ningĩ, nĩndĩciragia ũrĩa gacuba gaka gakoragwo karĩ kega gukĩra karatathi karĩa gekagĩrwo ndawa tene, nĩ gũkorwo nginya mwana ũngĩnyitia gacuba gaka ndagĩhota kũhingũra. Ũndũ ũngĩ, nĩ ndĩciragia ũrĩa nginya gacuba gaka gaka gakoragwo kamandĩkĩrĩirio karatathi, karatathi karĩa gakuonagia konanagia ĩno nĩ ndawa mũtemba ũrĩkũ, ona ningĩ, gakonania ũrĩa ũbatiĩ kũnyua ndawa, ona ningĩ, magakwĩra ũbatiĩ kũnyua cigana, maita maigana harĩ mũthenya. Koguo ndĩkuona kanyamũ gaka nĩ nyonaga ũthundũri ũrĩa waumĩrire, ũrĩa wokire ũrĩa nĩ mwega, ona ningĩ, ngona nĩ kaba gũtũmagĩra tũcuba ta tũtũ gwĩkagĩra ndawa, gũkĩra tũratathi tũrĩa twatũmagĩrwo hau kabere.